Mũtugo wa kũhe mũmera maaĩ kuma maaĩ-inĩ ma thamaki, nĩ njĩra ya kũrĩma yũĩkaine na gĩthũgũ ta Aquaponic irrigation. Njĩra ĩno ya kũrĩma nĩ ĩrĩ baita itiganĩte harĩ ũrĩmi. Wa mbere, njĩra ĩno nĩ ĩhotaga kũhonokia maaĩ tondũ maaĩ marĩa mũrĩmi ahũthĩra kũrĩithia thamaki nomo macokaga gũitĩrĩrio mĩmera. Na ũguo kũnyihia bata wa kũhũthĩra maaĩ mangĩ harĩ mĩmera. Wa kerĩ, maaĩ marĩa maumĩte nyũmba-inĩ ya thamaki, nĩ makoragwo na ũnoru mũingĩ ũrĩa ũteithagĩrĩria harĩ ũgima mwega wa mĩmera o hamwe na ũgima mwega wa tĩĩri. Arĩmi arĩa marĩmaga na njĩra ya aquaponic kaingĩ matihũthagĩra bataraitha. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria harĩ gũkũria irio itarĩ na kemiko kana irio cia ũndũire. Ningĩ ũrĩmi ũyũ nĩ ũteithagia harĩ kũnyihia mĩhũthĩrĩre ya mbeca tondũ ngarama ya maaĩ nĩ nini na hatirĩ na ngarama ya bataraitha.

Haha ndĩramenya William Kabogo Gitau. Kabogo arĩ gabana wa kaũntĩ ya Kiambu mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ nginya ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja. Kwa ihinda rĩrĩ, Kabogo nĩwe cabinet secretary wa ICT na digital economy. Mũndũ ũcio ũngĩ ndĩramenya nĩ Musalia Mudavadi. Ũyũ nĩwe cabinet secretary ũrĩa mũnene na nowe ũroraga maũndũ makonainiĩ na mabũrũri ma na nja nĩmo foreign and diaspora affairs. Kũrĩ mwaka-inĩ wa ngiri igĩri na igĩri nĩwe warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa Kenya. Ningi nĩwe mũtongoria wa kĩama gĩa siasa kĩa Amani National Congress. Mũndũ wa gatatũ ũrĩa ndĩramenya, nĩ gabana wa kaũntĩ ya Kakamega. Ũyũ oĩkaine ta Fernandes Barasa. Akoretwo arĩ gabana wa Kakamega, kũũma mwaka-inĩ wa ngĩrĩ igiri na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ.

Gĩcigo kĩa Luanda kauntĩ-inĩ ya Vihiga, kĩrĩkanaga kĩrĩ na andũ aingĩ makĩria marĩ na thĩna wa meciria. Rũrĩrĩ no rũteithĩrĩrie gũcarĩria andũ acio ũteithio, na njĩra itiganĩte. Wa mbere nĩ gũthomithia andũ ũhoro wa mathĩna ma meciria, makĩhũthĩra rũthiomi rwao, andũ magĩrĩire gũthomithĩrio kanitha-inĩ, mĩthigiti-inĩ, thukuru-inĩ, o ũndũ ũmwe na nyũmba cia ũmemerekia, wa kerĩ nĩ kũmathondekera handũ ha gũthondekwo thĩna wa meciria, andũ arĩa mena thĩna wa meciria no mathondekerwo kiriniki matũra-inĩ ngũrani, na kiriniki icio cikorwo na madagĩtarĩ a meciria, nĩguo kũmarigita, na kũmahe mataro, mathĩna mameciria kaingĩ nĩ marehagwo nĩ thĩna, ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, kwaga wĩra, o hamwe na kĩmako. Rũrĩrĩ no rũteithĩrĩrie andũ aya, na kũmahe mawĩra, kũmathomithia mogwati ma kũhũthĩra ndawa cia kũrebia, na kũheyaga andũ anini kamweke, gakwaragĩrĩria mathĩna marĩa magũmagĩra ayuthi.

Ndĩrona Vasco da Gama Pillar, gĩkĩ nĩ kĩhiga kĩnene mũno, hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩa Indian Ocean, ihiga rĩrĩ rĩkoragwo mwena wa Malindi, thĩinĩ wa kauntĩ ya Kilifi. Kwĩrĩkanaga atĩ, ihiga rĩrĩ rĩa thondekirwo nĩ akoronĩ akuma mwena wa Portugal. Gacumbĩrĩ-inĩ ka ihiga rĩrĩ, nĩ hakoragwo na mũtharaba, kuonania atĩ akoronĩ acio marĩ a kiricitiano, ningĩ, ihiga rĩrĩ nĩ rĩamateithagĩrĩria kũmenya njĩra, rĩrĩa mahũthagĩra meri iria-inĩ, magĩcerera gĩcigo-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro, Vasco da Gama Pila,r nĩ ihiga rĩgucagĩrĩria agendi a gũkũ bũrũri-inĩ, o hamwe na agendi akuuma mabũrũri mananja, o hau, nĩ ndĩrona matigari ma taũni yathweri ya tene mwena o ũyũ wa malindi, matigari maya moĩkaine ta Gedi Ruins, taũni ĩno yonanagia mĩkarĩre yatene ya athweri, arabu o hamwe na andũ akuma Pacia, andũ nĩ maceraga kũndũ gũkũ, nĩguo kwĩyonera mwago ũyũ, makerorera matigari ma mĩthigiti, mbĩrĩra, mĩciĩ, o hamwe na nyũmba cia tene.